Na nĩguo mũndũ ahote kũheywo marũa makuonania nĩ mũraiya wa bũrũri wa Kenya, kũrĩ indo iria abataranagia gũkorwo nacio, wa mbere marũa make magũciarwo, nĩguo kuonania aciarĩirwo bũrũri-inĩ wa Kenya, wa kerĩ nĩ marũa mekĩre mũhũri kuuma kũrĩ cibũ kana mũnini wa cibũ wa itũra rĩake, nĩguo kuonania atĩ we nĩ mũtũrĩ kana nĩ mũikari wa itũra rĩu, wa gatatũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ibandĩ cia aku kuona rĩtwa rĩa bamĩrĩ nĩ rĩbataranagia, hĩndĩ ya kũihũria ihoya rĩa kũihũria mahoya macio, na wakana nĩ marua ma thukuru, ũrĩa athomeire ma kĩrathi gĩa kanana, kana makĩrathi gĩa form four.

Wambaga kũmenya nĩ utungata ũrĩkũ ũrarĩhĩra nĩguo gũkũrana namba ya paybill na account ĩrĩa ũkũhũthĩra. Wambere woyaga thimũ yaku, ũkaingira motungata ma thimũ ma Mpesa nĩ kũrĩ na handũ ũgũkora handĩkĩto lipa na Mpesa, wakinya hau nĩ ĩgwĩtagia namba ya paybill ĩrĩa ũrenda gũtũmĩra mbeca, kwa mũhiano angĩkorwo nĩ ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA, namba yayo ya paybill nĩ igĩrĩ, gĩbũgũ gĩbũgũ igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ. ũgekĩra namba ĩyo, warĩkia ũguo nĩ ũkũrio namba ya account ĩrĩa ũrenda gwĩkĩra mbeca icio. Haha haringanaga na mamba ĩrĩa waheirwo hĩndĩ ya wĩyandĩkithia wa motungata macio,. Na no kũrĩ motungata metagia namba yaku ya gĩbandĩ gĩa bũrũri ta account yaku. Wauma hau ũgĩkĩra mũigana wa mbeca iria ũrenda gũtũma, ũgacoka ũgekĩra namba yaku ya thiri kana nĩyo pin, ũgacoka ũgatũma, ũgeterera ndũmĩrĩri ngũhĩ ya gũkuonia kana marĩhi macio nĩmakinyanĩra.

Kũrĩma mũgũnda waku ũkĩhũthĩra karagita nĩ karĩ moguni maingĩ mũno makĩria. Wa mbere, angĩkorwo mũgũnda nĩ ũraikarĩte mũno ũtarĩ mũhande kĩndũ, nĩ ũndũ ũrĩa ũtũmaga ũkorwo na ũnoru na ũrĩa ũbataraga gũtukanio na tĩĩri ũkĩhũthĩra karagita. Wa kerĩ, nĩguo gũtukania tĩĩri mũgũnda-inĩ hamwe na thumu ũrĩa ũngĩkorwo ũraitĩte, kana kuma kwĩ mĩmera ĩrĩa ĩrahandĩtwo. Itinga nĩrĩhotaga kũrĩma na njĩra ya ũriku na koguo kũmunya ria kana kũmunya mĩri yothe ya mĩmera ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩratigarĩte wagetha maciaro maku. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũteithagia kũĩharĩrĩria kana mũrĩmi nĩ ahotaga kwĩharĩrĩria, nĩũndũ wa kĩmera kĩa mahanda, nĩguo kũmũhotithia akorwo agĩtema mĩtaro kana marima marĩa makũmũhotithia kũhanda mbegũ ciake wona mbura yaringa.

Mũthia-inĩ wa mwaka mũhetũku nĩndakorirwo ngĩheo wĩra wa gũtumĩra andũ nguo cia igongona rĩa ũthoni na ngĩoha thabarĩ ya gũthiĩ thoko nĩguo ngorwo ngĩgĩra ngora iria ciabataranagia nĩguo gũtuma nguo icio. Rĩrĩa ndakinyire thoko, nĩndakorire kũrĩ na nguo nyingĩ njega mũno hamwe na iratũ ciendagio na thogora wa raithi kuona kwarĩ hĩndĩ ya kũhinga mwaka. Itekũmenya ngĩkora nĩ ndagũa magerio-inĩ ma kũgũra nguo cigana ũna ciakwa. Ngĩcoka gũthiĩ kũrĩa ngora iria ciandwarĩte thoko, thutha wa gũcagũra iria ndendaga na mũigana ũrĩa ndendaga ngĩkora, ngĩcoka kũrĩha ngĩkora ndirĩ na mbeca cia kũigana. Ũndũ ũyũ wa njũngĩrĩirie gwĩkĩrĩrwo mbeca icio thimũ-iinĩ nĩ mwarĩ wa maitũ na iria ndacokire kũrĩha thutha-inĩ, ĩndĩ, kana iria ndocokire kũrĩha thutha-inĩ, ũndũ ũrĩa wanjũngĩrĩirie gũkorwo ngĩthiĩ hathara nene. Kuma hĩndĩ ĩo ngĩmenya bata wa gũbangaga mbeca ciakwa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Imwe cia biacara iria mũndũ angĩambĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ya wendia wa nguo nguo kana wenia wa nguo nĩ ũrĩ moguni maingĩ, hamwe namo nĩ atĩ; nguo itithũkaga wona ciaikara ihinda rĩnene citagũrĩtwo na koguo no cigĩke nginyagia hĩndĩ ĩrĩa ikagũrwo. O ho mwendia wa nguo icio angĩgũmĩrwo nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩmũcũngĩrĩria kũhinge wĩra wa kwendia nguo icio no ahote gũciga wega na agacoka gũciendia hĩndĩ ĩngĩ thutha wa kahinda kuona citithũkaga. Wa keerĩ nĩ atĩ, kaingĩ nguo no irĩgũrwo kuona ũcio nĩ bata ũmwe ũrĩa andũ mabatie kuhingia, kuona nĩ kĩndũ gĩa bata mũno mũtũrĩre-inĩ wa andũ. Wa gatatũ no ũhote gũkorwo ũkĩenderia andũ a rika rĩothe, kuona na ũhote kũgũra cia marika mothe. Wa kana biacara ya wendia wa nguo, no ũhote gwĩtiria imera ciothe, kuona o nguo nĩ ĩrĩ kĩmera kĩrĩa ĩkagĩrwo na uguo gũtigĩrĩra atĩ wĩ wĩra hĩndĩ ciothe.

Gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩhingũra akaũnti yake ya bengi, wona akinyia ũkũrũ wa mĩaka ikũmi na ĩnana. Ũũ nĩ gũkorwo atĩ, mũndũ arĩgũkinyia mĩaka ikũmi na ĩnana, nĩakoragwo na ũhoti wa kuoya gĩbandĩ gĩa bũrũri. Kĩrĩa nĩ kĩmwe kĩa indo iria ikoragwo igĩtio arĩ imwe cia iria iteithagĩrĩria mũndũ harĩ kũhingũra akaũnti yake bengi. Oho, nĩ kũrĩ na ũhoro ũrĩa ũkoragwo marũwa-inĩ, makũhoya kũhingũra akaũnti ya bengi, na bengi ngũrani, iria mũndũ abatiĩ gũkorwo agĩthoma, na ataũkwo nĩcio, na gũcoka gũĩkĩra kĩrore ũndũ ũrĩa ũtangĩka ũtakinyĩtie ũkũrũ wa mĩaka ikũmi na ĩnana. Kũhingũra bengĩ nĩ gũteithagĩrĩria mũndũ harĩ ũigithia, na harĩ kũgĩa na mĩtugo mĩega, hĩndĩ ĩrĩa arahũthĩra mbeca ciake.